Ore enikunari enasiai tenkop ang', naa keng'asi ake atur emukunda, ore pidipi atutur, nitauni intokiting' torrok nataana natii olchamba, pa ketumokini taa atipik empeku ekuna.

Ore imasaa naitumiai te nkiremore o nkitung'uuni te nkop ang' toolchambai teneuni kitung'uu naa aa keetai irpombai aa ninje naa eimieki enkare, keetai sii aa mbaa ntokitin naijo inchembei iljembei sap kulo sapukin, nitumiai kuna kuti oshi oo lala inchembei oo lala enkata enkiremor. Neeku nena masaa naa itumiai.

Ore eudunoto enkare tenkop ang, amu enkare ena nagirai audu, naa keretisho oleng tenkiremore otoo masaa enaa nkishu, tenebo oltung'anak, neeku ebae etipat oleng temurua ang teneetae enkare, amu ketumoki naa intokiting pookin aitumia inaare.

Ore enkoitoi sidai tene itobirieki arashu aramatare imasaa enkiremore naa tenerrip sirkali tenisaidia sirkali iltung'anak metayiolo ajo kanyio entoki etipat oleng tenepe tenitobirieki imasaa enkiremore aisidai sii enetae istooni iwuejitin nepiki kuna masaa arashu teneyeli imasaa tenidipi ai aitaasa esiai peme pemelotu naake nenya kutu kake ore entoki edukuya oleng sapuk naa teneng'as sirkali ninche openy aiteng'en ilairemok ila ilaramatak kuna nairemishoreki.

Ore esidano ashu entoki etipat ena eunoto amu kelio ajo eunoto orkiek ena naa keyau enchan , ketii sii ilameutin enkop nemiraa esumash amu tenesha naa keaku ketii endaa enkop . Niaku ore kulo kiek kisadia iyiook aa tesiai naijo enkibooroto enkulupuoni niaku menap enkare enkulukuoni ang. Naa ore si irkiek naa kishoru maa , kishoru manoto enkijape sidai .

Ore e tipat ena bae oleng, tipat enabe naa kitejo naaji tedukuya ake amuu ketii naaji ewueji nikingira aimaki eunoto ooorekek. Naa keiboyo enkare metaa meitoki yaya enkulupuoni ang. Neibooyo sii inkariak pee meponu aaya iwuejitin nikimanya tenikiun irkeek. Neisho sii iyiook enkijape sidai naa ore enchan anaa enikiyiolo naaa keyietu enchan ore apake too maasai keyietu enchan, keyietu irkeek enchan. niaku inaduo embae etipat oleng

Kadamu pi enkolong nikitaasa ena, naa kajo entoki sidai oleng pikigira aas ena, naa tenkaraki pikitum masaa ang etaisere, nikitum entoki nikisumie nkera tomasaa. Nikiyiolo ajo ore ntare ashu inkineji nendaa sidai etaisere tontokiting tonkera ang. Neeku kadamu nanu pi orkekun nataasa ena.

Ibelekenyete pae enkisiai etaata, tenkaraki imbaa kumok. Ore mbaa duo nikidim ake aimaki peno, neetuo mashinini tiatua enkisiaya, netii si mbaa ng'ejuko nanyaakita aponu. Mokure ah iltung'anak ilapa etaa si iltung'anak kemanya enkalo ntaoni, nidurra si napa kishu kumok naatae. Neeku Ibelekenyete pi enkisiaiyiata.

Keetae apa daiki nayieri teboo, enaa irpaek tenebo ompoosho, keya naa teboo eyieri naarri oleng, petumokini ainuaki tinewueji negira iltung'anak alenoo, kake ijo duo oshi naarri teboo eyieri. Kake ketii si imbaa duo daiki naijo midim irmaasai aita boo, kake ore enaa nena na ninche sanasana eyai, ashu endaa nayieu enkinuakinoto sapuk. Keetae si tolewa entoki naijo ore torpuli, amu ore norpul naa boo etii. Imaniki aah teboo si eyieri ilo likae eyierieki daikin, anaa aitokitokie nkiri motorik nyoo, maniki ah torpul petumoki pooking'ae atodua naa tinewueji.

Ore entoki edukuya naidim atoliki oltung'ani tenaisum peyiolou enasiai, ore entoki edukuya na keng'asa ayiolou ajo, amaa kulo maisurin ketiakop idim atubulu esidai? Keyiaa enkulukuoni nayieu ashu enkare kebaa enkare nayieu? Na kaji eunieki? Ore teniutaki oltung'ani aisuma ajoki nena baa naasie, neyiolou sininye anyaaki atuuno kulo maisurin. Neeku ore entoki edukuya sapuk na ping'as ayiolou ajo, kaabila ormaisurin oidim atubulu tenkop naje, tenkulupuoni naje.